Gini yudore e alwora marwa, kendo waluonge ni manyiwa. Manyiwa ni iloso gi gik mopogore opogore, inyalo lose gi owuoyo mar dhiang'. Kata inyalo loso gi inyalo lose gi oko mar le mora mora, kendo lach le mora mora be nyalo lose. Koro oyudore e alwora marwa, to sani be inya lose kinyasani nikech sani be inyalo use e dukni. Koboye gi kalatas kaka koro ma obo ni. Itiyo kode e pur, inyalo tiyo kode pidho oganda, inyalo pidho kode oduma, inyalo pidho kode alote. Ber mar manyiwa ni, yudore ni en okoketh lo, kendo en inyalo tiyo kode e pur achiel di mang'eny. Nikech okoketh lo, opogore gi minyiewe e duka, miloso kendi nyiewe duka. Minyiewe duka no en oketho lo, lakini ma ok keth lo, nikech mae en gima oa kuom le kendo en gi ndadho mang'eny molo.

Tijni en tij moyo omena bang' ka omena osemak gotieno, Tokoro ibiro moye mondo mi ouo mondo mi use ne jonyiewo mabiro kawe kendo ere e pinje mopogore opogore. Koro omena kosemaki to nyaka moye. Koro imoye godiechieng' ka chieng' rieny nikech pod onge gilony manyasani mar moye koro chuno ni nyaka moye e chieng' godiechieng'. Koro tijni itimo gi sana sana nitie jok ma ojitolea nitie jok mowuok oko mar timo tijni e aluora nade lolwe, koro gin ka jalupo osea gi omena nam to gikawo kendo gimoyo kendo girite nikech omena be kimoyo to nitiae winy mang'eny manyalo chame koro nyaka indik ji kata mine marite manyalo riembo winy mondo winy kik chame. Nikech ka ochame to seche moko koro kilo kata ng'eng'ne ang' nodog matin to mano nyalo yu jalupo nyalo yudo lal. Koro omena ka osetuo

Gima timore kae anyalo lero kabisa nikech picha nikech picha mogoni nyiso maler ni ma oganda to kute osemake kute midendo gi dho ngere ni arphid machamo oganda kendomgipondo ebwo oganda mondo mi chieng' kik yudgo koo mae midhiero maduong' kabisa mosemako jopur thurwa koni. Nikech koro mae nyaka koro japur dhi e duka kendo nyiew yath mar kutegi to yedhegi bechgi tek nikech kise nyiewogi to nyaka idhi imany ng'ama gogi, nyaka idhi many masinde ma inyalo gogo yedhego eko, koro ma hiny medo bei mar puro bet malo ne jopur to kutegi kiweyo aweya e oganda kama to ok inyal kayo oganda nikech kutegi biro tieko ndhadhu mare. Koro mae

Kamano anyalo nyisou chal moro ma inyalo ti godo gik ma aneno e pichani. Pichani nyiso maler ni maenjugu kendo njugu en gima mit kabisa, Njugu inyalo tigo e yore mang'eny. Maduong' ni itiyo kode kaka chiemo mar dhano. En gima ipidho e puodho, kendo ka osekaye to imoye to ipoke to koro ibet gi njugu mosepoki. Njugu inyalo tigodo eyore mopogore opogore kaka inyalo madh kode chae, inyalo chiele kaka en no to imadho kode chae. Inyalo rege kendo ka oserege to inyalo ti inyalo wire e mkate, inyalo wire e mkate kendo imadho godo chae. Njugu be inyalo mi nyithindo mapod tindo inyalo rege ikike gi kodhi mamoko

Koro an ahero stesen mar Ramogi tv. Ahere ahinya nikech ochopo ne oganda luo e yo maler kendo e yo manyangaf. Ochopone oganda luo duto kamora mora maintiere, nyandwat nyaka milambo, ugwe gini duto, ramogi tv jopone oganda luo duto tetete. Kendo ahere mang'eny nikech en gi puonj, en gi ofuambo weche e yo makare. Jumapil kajumapil en gi injili kalo, en gi wach nyasaye nyakane joadwen, en nyakagi puonj mag nyithindo, nyaka vijende, rawere duto. En gi mine nyalo, puonj majiwo joma mine. En gi thumbe mamoro jii otieno kod odiochieng' kod okinyi, ramogi tv en nyaka gi weche mora mora minyalo dwaro. Kidwaro pur gi ohala, iyude e ramogi. Kidwa puonj mora mora kata deto chiembwa duto, weche mag oganda luo duto, oganda kitwa kod timbewa, mago duto inyalo yudo e ramogi tv. Ma emomiyo ahero steshon ni mar fuambo.

Amosou duto jowinjo na, adanaland nu ni oyudore deko mar apaya nono mar ndeke mag loka, kaluwore kod midhiero mar kor lwasi. Omiyo kech mano jo ndeke ok nyal chopo kae e wang' sa. To nakwayou mondo ubed kod horuok, kusebedo kod horuok, nyaka nwachak rito gi, akwayo ni umedameda bedo kod horuok kapod umedo ritogi mondo gichop kae. An gi yie ni jo ndekego timo ka gi ka kar nyalo gi mondo gichop ka e wang' sa kik gimed deko wa. To akwayo nu, nu ubed gi yweyo maber. Akwayo ni ubed kod horuok, to pod amedo goyo nu erokamano kuom geno kuomwa, kata kosebedo ni, ni gima kamae otimore. Akwayo ni kik uol kod bedo kod geno kodwa, ero uru kamano kwarito jo ndeke.

An gi pacha, aparo ni wang' jowi ma oganda ohero ahinya e piny Kenya kae gin mag Royal Media Services. Moting'o Citizen, Ramogi, Inooro, apani nikeche Citizen inya yudo, inya yudo weche matimre e piny Kenya gi e dhok ngere gi Kiswahili. To gin nyaka gi Ramogi TV ma inyalo yudo, inyalo yudo weche mag fuambo gi keyo gi Dholuo. To gin nyaka gi mar Inooro, minyalo yudo, ma jo okuche nyalo yudo wach mag weche mag fuambo kod keyo gi dhog gi. Koro an kod yie kendo an gadieri ni jo piny Kenya ohero sitensens mag Royal Media Services. Nikeche inyalo yudo wach e dhok moramora, okodewore ni ijaluo, ni okiwinj kizungu, okiwinj Kiswahili, in mkale, in abandu. Okodewore, kamora mora e piny Kenya kamora mora miae, wach dhi choponi e yo maler, nang'o?

E apaya, apaya ma Nairobi Expressway ni kod kuonde chudo mar mbui. Kitiyo gi ong'we yamo mari, idonjo e Google timanyo Expressway Customer Portal. Kiseyude tiyawo akaont mari, iyawo akaont mari to i register gi irejista nyamburko nino kod etisen. Kisetimo kamano, igoyo pichni mag ID ni kata passport mari, kata barua manyiso ni nyamburko no mari. Barua no idendo gi dho ngere ni logbook. Kasto nitiere apaya ariyo minyalo yiero, nitiere mar Lavington, gi nitiere mar Mombasa Road. Koro iyiero achiel kuomgi midwa tiyogo, kasto ioro application mari no, kirito dwoko mar jo Nairobi Expressway. Chude kiin gi kiingi elufachiel e simbi, mano oroma roma. Duto nyalore kod Nairobi Expressway.

IPOA tije en mar ng'iyo chal mar polise. Okawo kendo otimo investigation, otimo nonro ne wach mora mora ma polise otere nyimgi. IPOA ni, bedo ni en polis mane kamora mora ei Kenya, ka nigi wach mora mora ma chande, ka nigi dwaro, kata ka nitiere wach motimore. Jo IPOA gi ng'iyo kendo luwo weche gi mondo giyud adiera mare. Kae e kuma ka in kod kes kod polis kata ka kes omako obila, itero wach ni e jo IPOA to timo nonro achiel kachiel ka ging'iyo polis ni e wach motere nyim gi, mano e tij IPOA.

Jeff Koinange ahere nikech en jalendo marahuma ahinya, jalendo maratipo ma timo tije kohero. Ma kelo weche ma moro oganda duto, bedo ni in rawere, in jaduong', in dhako, Jeff Koinange bokelo ji omorowa duto. Okelo topics, yani tiend wach, odimbo wach ong'e dimbo wach seche mowuoyo gi jok mokelo e wang' jowi go. Ma e gimomiyo ahero Jeff Koinange oselendo gi ming'a, to ahero be penjo mopenja ga jogo, jogo duto mokelo e wang' jowi mondo owuo kod oganda duto. Mae e gimomiyo ahero Jeff Koinange. To bende okoluor wacho, okoluor wacho wach moramora. Bedo ni in jatelo, bedo nok in jatelo, Jeff Koinange bonyisi wach. Bochomi gi wach tir, mane momiyo ahero Jeff Koinange.

ah, ago mos ahinya kuom wuoth misekelo, kuom deko mar misigo mari. Okang'eyo, okan wach mar gimomiyo otimre kamano nikech be pokotimre ga. But ageno ni idhi yudo mzigo mari, adaluwo wach ni achiel kachiel nyaka awinj ni iyudo msigo mari no. Kikibed kod luoro, kikibed kod kibaji nikech idhi yude. Kendo an gadieri ni okolal, en enatie, kok enaenatiere. Omiyo bedabeda gi bedabeda gi horuok kwatimo nonro e weche gi, erokamano.